ore enkadi e ATM naa ekisaidi a intayu iropiyiani tenkadi ino ekisaidia sii metaa mintoki alo aosh olaani, tebenki kelo ake nipik engadi ino nipik pin nintayu iropiyiani, pee etumoki iltunganak anoto iropiyiani enye, tenkoitoi nalelek oleng.

Ore kotini eshumata olosho le kenya naa ninche naiamua irkesin pookin lonyae tonkotini too tekotini pookin natii olosho le kenya niaku ore enaishia peyas kotini eshumata peyamua irkesin enaa eneishiakino anaa enaret olosho le kenya pookin telulung'ata ashe oleng.

Pishiakino nisum irisit indipa ainyangu ntokitin tolduka ekisaidia ina pitum atayiolo tanaa ekinchooki ntokitin pookin nigira duo ainyangu, ekintoki sii aisaidia piyiolou bei ontokitin pookin ninyangua nikisaidia si piyiolou namba pookin enkampuni pitumoki aeu enkae olong ashe oleng.

Ee kesipa ajo kedim sininiye nkera kutitik aingoru passport tolosho le Kenya ore entoki nayieuni na enkadi einoto enkerai neyeuni sininiye enkipande nkipandeni pookira ontoiwuo enkerai tanaa keeta pookin nitokini si ayieu empisha enaduo kerai kiti nayieuni ningurakini passport kake ore entoki edukuya na enkadi einoto enaduo kerai